Tijni nigi ber mang'eny mokwongo en chiemo. Tich bur kipuro to ipuro gimoro kaka kaka bando, bando ni inya chame in iwuon kata familia mari bende nya chame. Bando ni kendo inya miye inya use ne ng'at mok pur mondo in ilos pesa. To kendo ng'at mok puir matije matimo tich moro kaka puonjo en be okonyore oyudo chiemo nikech jii duto ok nyal bedo jopur te. Tijni kendo loso ne piny pesa eloo tax kaka ki kaka ka giuso bando ni no ne jopinje maoko export to piny yido pesa ma itiyo go e dongo piny, koro tijni nigi ber mang'eny.

Weche pesa biro e paro kaneno gini. Pesa mikano e bank minyalo gol kumoramora kidwaro tiyo go kaka ATM gi ntiere ga kuonde duto. Koro ka in gi bank akaunt mikete pesa to idwaro pesa mitigo urgently to idhiye ATM kaka ka tigolo pesa safely maonge ng'at ma o o tami kato keto ni teko moro e yudo pesa ni iyude yoo mayot.

Mae chalo gweno matuo. Engi namba moro e tiende manyisoni en gweno maopidhi e large scale to tuo moro mar koksidiosis nomake mayuyo yier dende kendo miyo pii pong'e wang'e to kendo miyo pii pong'e joints ge. En tuo marach ainya komako gweno to nenore nomako gweno. Tuoni miyo gwenoni dieo mang'eny kendo pii kale dende ka mayot ainya. En tuo marach kendo komako gweno e large scale kamaa tomako gwengo tee. To kendo koro gidhibedo kagitho ahiel kachiel nyaka girum tee koro en tuo mar hasara kendo bende ne ng'at mapuro ee gwen mang'eny e space matin e aluora ma confined. Tuoni tie nyalo tieko gwen duto.